E picha ka nyiso picha mar gundni madongo dongo ma oduma nitiere kendo opong'. Onyalo bedo oduma kata michele but gichalo oduma. Kendo oketgi e pap to penjo penjo ni en ber mane ma wayudo kuom ng'ama timo tijni. Gima duong' ma wayudo kuom berni ok en ogundni man kanyogo but en mokuongo ni wanyalo yudo pesa kawauso ginene, ka wauso odumago to wanyalo yudo pesa. Mar ariyo gini nyalo konyi dak maber kendo miyi chiemo. Mar adek ma en ohala ma inyalo bedo ka itimo. Mar ang'wen inyalo miyo ji mijing'o kendo hombo ji mondo obed joma tiyo matek. Kendo e tijni ber ma inyalo nene en ni inyalo kelo chiemo wayudo kaka oganda kendo chiemo bedo e pinywa. Kendo ji e piny chiemo maber.

E picha ni waneno masinde ma be nyalo bedo ka itiyo go mondo okony e gik ma opogore opogore e thurwa. Gima abiro timo mondo mi tim maber kata loso gik manyien ekinde mabiro ma igombo neno kuom gik makamago. Gik manyalo timo en ni abiro keto arita maber mag gini kendo ng'eyo rito ni gitiyo maber maonge kethruok moro amora. Ka moro okethore, abiro lose ma akete maber. Gini kendo biro puonja ber mar rito gik moko maber mar ogandawa. Kendo rito keto gimoro amora maber kama owinjore e saa mowinjore kendo loso gimoro maber ahinya. Kendo gimi apuonjora abiro puonjkora maber seche mabirogo.